Chang' tuguk cheyochei korip ketindetab ptuktukit amun chichiton komokchingei biik chechang' sikobit konyorchigei melekwek cheomei kotoretengei miten kiit neyochei koker ng'oliot nebo tililindo yochei koker kole ptuktukit neketote ko tilil akotilil akot akine ketindonoto amun yekakotililit komuchei komutchigei biik chechang' akonyorchigei melekwek amun biik chechang' kochomei tililindo amun imuche kokochi noto kobur komye komatindoi kaimutyet age tugul kora koyoche kokas kiit nemwoei bichuton ngong'ololji kolenji matilapat mising' koyoche kokas akobos lapatet sikobit kopaipai bichoton kora koyoche kong'ololjin en oret nekararan yochei koboishe ng'alet nekararan nebo mutyonet sikokochin bichuton kopoipoikitun amun ngong'ololjin en bolet kokochin noto komatkopoipoikitun akomuch akot konerekso ako matokokochi melekwek cheome kora koyochei koker kole kayochi imanit en tukuk cheoe amun yochei komwochi imanit ngoka en rabishek anan en melekwek cheyochei kokochi koyochi komwochi imanit amun ngomamwochi imanit koboishe lembeita komaimuchi kopoipoikitun biik chekimuti kora koyochei koker kole kaityi akobois tugul en mutyonet sikobit koityikei kora miten kiit neo koyochei koker kole karip eng' ng'alekab chepkondok

Ayani ale po iman en atkai tugul alikap tuguk. Amun ngomamiten pichuton, komamuche kotestai mung'aret. Amun, yache komiten alikap tuguk. Sikobit kwaal tuguk choton. Konyorchikei melekwek inonin aldoi, aldaindet. Amun, mamuchi konyorchikei melekwek aldaindet, chemuchi angot kotoretenkey, akotorete boisien nyi koi. Amun, ngomamiten alik, yache komiten alik, chemuche kwal tugun chuton, che aldoi aldaindet. Amun, ngomamiten komaboisie komyee boisiet. Yache komiten biik che boisien tuguk. Amu togu kele, yamamiten alik chebo tuguk, kotau kele makiboisien tuguk choton. Akomamiten boisiet eng chichin aldoi tugun chuto. Ngunon po maana missing alikap tuguk. Amun ngomiten ichek, sikwal tuguk choton, kokochin mung'aret kotestai. Akosukungan rabisiek, akokochi mung'aret koet. Amun yache komiten. Amun ngotko mamiten, komamiten akot kiy nebo mung'arat noton. Amun, mamiten biik chemuche koip tuguk choton. Ngunon yache komiten alikap tugul. Po maana missing. Ko koyache keker kole kakirip. Yache keker kele kakirip, akot en aldaet noton. Keker kole kakialdechin tugun choton en beit ne kararan. Sikobit koboiboigitun akichek. Ngunon yache iker ele kakirip alikap tuguk, po iman.

Miten kelchinet neoo en chemokoiki ngorib kiboitinikwak ngapi Yoon kokorib kiboitinikwaki komuche koboiboikitun kiboitinikwak akoyai boishet nemokimuche kirwokyi amunii kiboitiot nekakitiach akokiokochi tuguk tugul cheten chemokyinkee cheu melekwek cheome komuche koyai boishet nemomiten kirwoket agetugul ngunon kit neeo koyoche koker chemokoiki kole korib kiboitinikwak sikopit koboiboikitun sikopit oot kisto ngoliot nepo chorseti kokokiker kele kokikochi melekwek cheome kiboitinik sikopit koboiboikitun miten kiboitinik chemuche kochorso amun en tuguk chemayam ko nge ker kele kakirib akikochi tuguk tugul chemokyinkee komuche koboiboikitun akoribi kasishek cheyoe bichoto ngunon yoche keker kele kakirib bichoto en olik kora koyoche keker kele kakirib sikopit korib boishonikwaki akobit kwal tuguk en oret nekararan amuni ngorib chemokoik akot olik chon inyokwole tuguki komuche koboiboikitun akobwone yoton kotuguli kosoru tuguk ngunon yoche keker kele kakirib bichutoni amun kiboitinik cheyoe boisheti kongeribi koboiboikitun akoyoe boishet nekararan nemokimuche akot kinyonchi boishet nekararani ne tuguk chekochope bichutoni komuche kokororonekitun akeboren

kigonyumnyun boishet ab soet iih nyiruneet ab kartasisiek chebo sigeet iih ak meet, amuun iih kartasisiek chuton konyolu ketinddoo en kotugul, ko kigotoret amuun miten nyumnyumindo nebo kechob iih ak komong en kasarta nennwach koniton toretet nekigotoret iih boishet ab soet, koraa komuche kotoret serkaliit ab emoni koger kole kait kogochi kasisiyek boishoniton bo soet iih sigobiit kogimiit mising ak kotoret boishonik cheuu chuton ak alak, ngunon iboru kole kaitabaan rabishek cheome kotoreten boishoniton sigobiit koribook biik cheyoe boishoniton ak konyorchigee melekweet cheome sigobiit koyai boishoniton en nyumnyumindo amuun iih yoon miten kipoitinik iih chemuche koyaai boishoniton komuche koyaak boishet ak kenyorchigee tuguk chuton en nyumnyumindo, kora koyoche kogeer serkaliit kole koib moshinishek chekimuche keboishen, yoche koaal moshinishek cheechen cheimuche ketoreten boishoniton sigobiit ketortaen boishoniton ak kochobok ak kenyorchi olantugul, yoche kegeer kele kogiib moshinishek chegimeen ak kineet biik konai koboishen moshinishek chuton sigobiit kotoretok, ngunon kiiton nemuche koyai serlakishek sigobiit iih kotes boishoniton inibo soet ak kotoretok biik chechang ak kenyorchigee tuguuk chechang cheuu kartasisiek chuton iih chubo sigeet ak chebo meet.

Agere ale kikonyumnyum missing somanet, ngeboisie muswagnatet ap kasari, yan kakituyo ak somanet nebo sukulishek ap barak. Amun, en sukulishekap barak, kochang tuguk missing che keture en soet. Ko tuguk choton, kotoreti muswagnatetap kasari, konyorchikei kipsomaninik tuguk choton. Amun tuguk chuton chekiture en soet, komuchi kotoret en somanet nywan, akobit ko biik che ngomen, che tindoi ngomnotet nebo barak. Amun, somanet nebo sukulishekap barak, komakchinkey tugun chechang. Ako tugun choton, kimuche kenyorchi soet. Kotoreti muswagnatetap kasari, sikobit kotoret. Ngunon en kerenyun, agere ale kikonyumnyum missing somanet, somanetap muswagnatetap kasari. Amun, imuchi konyorchikei kipsomaninik tuguk chechang. Imuch akot kora konyorchikei tiemutik kwak kipsomaninik koboisie muswaganetab kasari. Akikochi kora tuguk chemuche koboisie eng somanat noton. Kikonyumnyum missing somanet. Nguno kora, imuchi kora koyorchikei kanetik, lagok chuton anan kipsomaninik, akonet kanetik cheabu komaswek che loen kipsomaninik chechang koboisien muswagnatetap kasari. Amun imuche kochut um simoisiek akong'alal, akonyorchikei somanet ak kakuyet kipsomaninik chemiten emotunwek chechang, kituitos koek agenge.